Kit ne tesetai eng yu kotemisietab ketiik che mamagatin. Miten chito koteme ketiik asigopit konyoru imbaret ne imuch kogol ak korip asigonyoru rurutik en imbarenyin.

Kit netesetai eng yu ko ripsetab samakinik. Miten chicho koboei samakinikyik chikitengan eng olekipoen samakinik. Chichoto komuchi konyorchige rurutik che chang konyor samakinik che chang che imuch kwalda sigosich rapisiek anan kwam.